Polise mag ndara onego bedni konyo nyithindo matindo kod joma ong'ol e ng'ado ndara. Nkech kawang'io nyithindo matindo gin joma pok obwongogi osebedo motegno. Omiyo onegobed ni ikonyogi e ng'do ndara gi ng'ama obwongone otegno maber kata ng'ama duong' ma achiel kwomgi onego bedni gin polise mege ndara kata janyuol mar nyathino. Tokawang'iyo joma ong'ol, jomong'ol bende gin joma nigi pek nikech kawang'iyo joma ong'ol gin gin joma onge nyalo, omio sama ging'do ndara chande to onego bedni ikonyogi. Nikech okginyal ng'ado ndara kaka wan joma okwang'ol wan joma ni kare wanyalo ng'ado ndara. Omiyo polise mege ndara onego bedni konyo nyithindo kod joma ong'ol mondo mii ajali mag ndara odog piny. Ka ,ka polise mege ndara okonyo nyithindo kod jomong'ol ng'ado ndara to ajali biro dok piny.

Kuom jogo eko mayudo osara dwe ka dwe, ber ka ikano pesani e bengi mar mondo mii pesano kik rum mapio ka dwe pok orumo. Achiel kwom yore makonyowa mondo pesa kik rum piyo ka dwe pok orumo en kuno pesa. Inyalo kao pesa matin tikane e bengi ka ponono niyudo pesa kaka eluf prabich inyalo kano eluf prario e bengi ae pesa modong' inyalo nyieo godo gik ot modo, machielo kendo inyalo chulogodo fees. Ae ae gimonego bed ning'eyo enni kik itii gi pes a e yoo marach.

An an japuonjre e skul mar Egerton, en skul mar mbalariany ma wapuonjore, wapuonjore Engineering. Omiyo an sani pod aonge yora mapile ka pile manyalo yudo godo orak. Lakini ntiere seche moko mawanyalo yude orak mana endalo ma olor mbalariany.

An kaka japuonjre e mbalariany mar Egerton achieo kochakre wuok tich nyaka tichabich achieo saa apar gario e wang'e okinyi to kendo kasechieo to asomo kwom dakika pradek aeto adhi madho chae kasto alwokora ae adhi klas. To kopogore gi mano, chieng' ngeso koda jumapil achieo saa ario. Chieng' ngeso kasechieo saa ario to aluoko, kaseluoko tadhi madho chae ae adhi to a ayudo kaka anyalo yweyo. Jumapil achieo saa ario to alwokora ae adhi kanisa.

Mar mondo mi abed ja tiyo maber gima aketo e pacha en niya tich maber ema osiko ipuoyo pile. Koro seche ma atiyo ka an edala kenda, to an e pacha aketo ni tich maber ema osiko ipuoyo pile. Kata ka tijno en mara awuon, to bang' kase tieke to arange ni en tich maber kendo en tich malong'o kendo apuora an awuon kaneno tich matimo en tich maler ma onego bedni oganda mang'eny oyie kod tijno. Kata ka po nono ni on ge ng'ama ranga seche ma atiyo tijno, to en gima ang'eyo ni kase tieke to odhi bedo gima long'o to akete pacha maber ka ang'eyo ni tich maber ema isiko ipuoyo pile.

Odiechieng' ka odiechieng' an kaka japuonjre mar mbalariany atiyo gi omenda siling' miya achiel. To siling' miya achiel ni kawa rango to okinyi atiyo gi siling' piero adek. Mano amadho godo chae okinyi to godhiambo atiyo gi siling' piero abiriyo e chamo chiemo ma odhiambo kapok anindo. Omiyo an kaka japuonjre, ayudo ka atiyo gi siling' miya achiel odiechieng' ka odiechieng'.